Tebutik cheyoche ateben toretindet konee nekemokyinge kotom ayaat account into. Imuche kolenchon kimokyinge kipandenyun ak pichait passport nekiten. Nyolu kora ateben alenyi asikoyat chito akoundit komoche kotinye kenyisiek ata anan tos yoche komiten guarantor netononwon anan atononchinike. Tos kora miten baronok chekinyite sikoyaatak accoundit I anan momiten.

Kastomayat nekitoreton en beng'it i ko chii nekikuren John koech kiboityondoni koyoe boishet en beng'itab Kenya Cooperative Bank noton ko KCB kitoreton en oret neui, kikakerak lekunyun i akoutyen nambait ab Siri akokimiten rabinik chechang lakini kiyotwon inendet, nebo oeng, kokiyach kokonon ngomnotet asiosom rabishek en beng'itab KCB asioboishen kosir akonor chepkondok kosisyo kityok, niton kokioker ole kibunchi komonut ngomnotonoton.

Kiomoche anyiit loan chekikuren premium loan, ko tukuk chekimokotin ko kikimoche kipandenyun ii, kikimoche karantaa chenekiten oeng chetononwon ak ko kikimoche kipandoshekwak akichek, Nebo oeng ko kikimoche kiit neimuche kotononwon, ngot ko mamuch aliban chepkondochoton chekosom komuche kialda tukuchoton, kikimoche pichaitab tukaa cheotinye koboishen yoyoe konyun neomenye anan akoite title deed nebo imbarenyun, chepkondochu kikosom ko kii elibushek taman ak ko kiitos chenpkondochu elibut akeng'e ak bokol oeng, kikiwekto kila arawet elibut akeng'e ak bokol tisab.

Ing'icheru rabinik siling'ishek bokol akeng'e komotile kii, kong'eten mpesa akoi benkit, ko ing'icheru bokol oeng kotile siling'ishek tisab, ing'icheru siling'ishek elibu oeng ak bokol muut kotile siling'ishek sosom ok somok, ing'inemu siling'ishek elibushek taman kotile siling'ishek tisaini, ing'inemu siling'ishek elibu taman ak mut kotile siling'ishek bokol muut, ko elibushek tibtem kotile siling'ishek bokol akeng'e ak muut.

Yon kanam kerpesik teta ko netai koname kowalakse magatetab teta, ko machapai. Iname kora putyotab teta kotononi amun mara kagochut miondo. Nebo aeng, imuche kora kotilak chego en teta amun imuch kogagogul korotik mising en teta. Imuche kosagit teta kora amun kaip kerpesiet kebeberta neo eng bortab teta. Nebo somok komuche kochanga taritik che keguren ririk amun chame koam kerpesik. Inao eenitok ile, kochanga kerpesik en teta.

En ireyu okere kipandet netindo olekakisir kelee Republic of Kenya, okere kora simoit netindo sirutik anan ng'alek chechang, miten chito nemiten yuton, ng'iker kora kotoku kelee chichi ko keree ing'ot ko kerkee tukuk chemi simoit ak chemiten kibandet ak sirutik chemiten simoit, miten kora kiit nekokitebsi simoit niton ko kerenyun.

Kinetesee taa en yu kegere message nebo M-PESA, koiboruech rabisiek chekokiyokto kobaa chi anum, kigere kele kokiyokto silingisiek bogol oeng ako rabisiechu kokiyokto kokatil silingisiek tisab kityok, kokonech koraa en message initon kole eei anan achicha imuche iyonchi rabisiek kobaa kot kamwaa kainet nenoton ak achicha ngo mamwaa kainet nenoton nekiyokyin rabisiek.

Netai konyolu koroi kokwoni telcom chemotinye network akitya konde bustaishekab telcom kogimit network nebo kokwonotok. Nyolu kora kochop network nekikiren 5G network sikokararanit ngalalet. Nebo oeng' nyolu, kogong'e biik ab telcom konet biik en kokwet konyor ng'omnotet en olekiboisioito simet. Toreti nito biik chechang kosich okilit ab simoit.

Kiiy netai kabisa yon karinai ile kakuchuchuch robinik. inyone akoi benkit ne kiyat neng'ung, itinye kibanding'ung. Imuche inyoru kiboitinik che miten benki akimwochi tabusiekuk ileji kakakonor rabisiek che ten kole, akonaro ale kunyon nebo benki ma kutugul robisiek chu, ak tomo anemu rabinichoto, tos miten ano kaimutiet, komuche koro kiboition nebo benki akumwoun ole miten taabu.

Nyalu itinye ngomnatet ole kinaptoi ngoraichu, ole kinaptoi sonoek ak salet negisale togoch. Karik che nyalu itinye en yu, ko sindanut ne ginabisien asinapen ingoraik anan inapchi sonoek. Nyalu itinye sonoek choton ko segerek. Mie kora itinye magatetab teta nekagirar kogararanit ak saruriet negakichop oleginame. Meutien mosipit negiroten ingoraichu. Nebo somok konyalu itinye magatetab ngoritiet ak kora, kororiet neginda metit. Mengoutun kweonik choton ko kinyira.

Isirek chenome saroch en embarengun ko isirek alak chelelachen ako moche kotindoi netui, olekiterterto komoche kial kerichek kii chekipiten sikumuch kokirunda. Komuche kemin minutik cheterter en imbaret cheimuche komonomegee ak isirek, Koraa kimuche keboishen orek ketumchi en sarochi ako toreti niton koterter isirek.

Ochome kitabut nekakisir kele sychology of money amun ininiton kotoreton abwat ole omuche onyorundo chepkondok anan omuche oker boishet ne omuche ayai ak osiken rabishek che chang koraa. ochome kitabut nesirat kole think faster toximath niton komwaa kole ibwat en chokinet ak ingalal en oret nekararan toreton niton kokonon abwat kiit ne omoche en chokinet ak ayai kiotok ak omuche angalal en oret nekararan nemanoch chii en kii agetukul nekamwaa

Tokobo komonut ATM amun toreti chito neimuche kotinye simoit ak komotindo internet en simoit sikobit Kocher rabishek en simoit kobaten en ATM imuche iwee benkit ak inemu rabishek chekemoche kora ATM kotoretin yoon keolishe en supermarket, ketebenin kelenchin itinye katit nebo ATM imuche kondeun rabishek chekong'et, ATM kora kotoreti biik chemoing'en koboishen simoit amuun iwendi kitiok benki ak inemu iboishen ATM rabishek chekokemach.

Kiit nemakat olon iyote olekikonoren rabishek en benki kemoche kipandeng'ung, kimoche kora nambait neimuche iboishen ak ko kiirigistan AK kipandeng'ung, yoche kora itinye KRA pin, kikonin en benki fomit neinyite olee imoktoi koburto benking'ung, rabishek chekimokenin sikobit kobois benking'ung ko kong'eten siling'ishek bokol oeng akoi bokol muut akot anan ko chekemach indee.

En ireyu okere biik chemiten barabara neiboru kelee bichutok komiten en kambaket anan ko maandamano, okere koiwek kora chemiten barabara, tokuu kora kelee kokimwokyi bichu kiit neimuche keterter icheket , neityin koririo konyekwak, akere kora eeh chito nerekodeni kiit neteseta, among'u olee koborostoindet inendet, miten kora barnotiot nekaitwal komiten kiit nemoche konam ak barnotiot akee komiten kiit neyoyoe moche kowirta.

En ireyu okere mama nemiten AK lakokyik somok, okere kora ole miten kiptong'onyit nekere lokochu ak kamenyin, boishoni achome amun toreti niton kotuyo kapchi kibakenge ak kobur en kobureito akeng'e, ikimiti kora kobwotutikab lokok kokimekitu ak koistechi kobwotutik cheyachen, ikochin niton kora lokok koboiboikitun en betushek chemomiten sukul, ikochin kora konai tiong'ikab timiin ak chekiboe ak tukuk tukul chenyolu koker ak komuchi koker kipindishekab somanet.

En ireyu okere mama nerue, inoker niton nii ko kiit nenyone metinyun one olee kakoit kasartab rwondo kimungyi borto, mara kering'et en boishetab kaa, boishetab kapkasi ak boishonik chechang, ibwotwon kora kelee nyolu kotililen tukuk chekesiebe ak chekitukenge sikobit komanam tiong'ik ak kokonin niton komenyoru rwondo nekararan.

Kiit nenyone metinyun ko ajali nekabiit en baraabaraa, en ireyu okere kokariachkee karitab nisan ak rorit, niton kokonon kora abwaat olee koibet biik chechang sobonuekwak amun okere olee kamaman karitab nisan kobek, amuche olee imuche kokolobotu nisan anan ko rorit en chepchepindo nemiten barak anan ko kong'etyo brekishek anan ko kotieme ing'o kondoen ing'o, kora obwotii olee borwekab biik che kakoumioso ko kakerwaen koba sipitali.

Kerenyun netaa okere olee miten biik chechoronotin, miten kora kokoitoetab bandols chebo simoit, nitok koboru kolee kokitong'osoni akobo bandols chetinye kelchinet neoo en neole, okere kakisiir kelee ten megabite per second ko kerkee siling'ishek elibushek oeng, kora ko kokikonech nambarishek chekimuche kebir yomiten kiit neimoche anan imoche iteb, nambaishechu kobo chii nekikuren sopia ak tinye kora email nenywan neimuche inyorunen icheket.

Boishoni elekiyoito en kokwenyon kechobe amitwokik mama en chiket yekakoruryo amitwokik koib kobwa meset nekiomishen akosorokyi chitukul nemiten amitwokik cheyomekee ak aketukul kou amishenyin akityo keib beek chekiyee ak kokur family nenyin kobwa meset, kotomo kinam kiomis kosoe mama anan kochii aketukul koberur amitwokik sikiame.

Bo komonut boishoni amun toreti niton serikali yeit konyorjigee aisurut nekitoreten boishonik chechang cheu somaneti lipanet ab kipoitinikii ab serikali cheyoe boishoshek anan kokasishek koyoen koraa koraa ak tekset ab sukulishek, ikimiti koraa oldoindet konai kole nyorchin gee chepkondok chetyan ak koraa sikomonyorchigee koraa lipanet ab rabishek chechang en boishenyin neyoe.

Tukuk chebokomonut cheonemu en yuu ko rabishekab USD, GPP, ak EUROS, kolewen tukuchuton amun olienywan en emetab Kenya komiten barak ing'ekerchine ak chuun alak, okere niton olee inyorunen kelchinet neoo ing'ochut legunyun amun toreton en oreet neoo amun olietab rabishechu ko kowo Barak kaan ikerchine ak emotinwek alak.

Bokomonut boishoni en kokwenyun amun toreti nitok biik korib atebenywan nekimiten koboch tounet, niton koboru kolee kinete icheket tukukab komonutiet, boishoni kora kochobe chito koik neng'om koik be nyikan ak ko kiim en kii aketukul, iboru kora kole masaek neiboru kele kikorib kimila nenywan akot koloksenywan inoe ilee mosokndet kotieng'e irung'ut neibote, rotwab John nemii sweet ak olcharkak netindo en eunyin.

En ireyuu okere batiem ak lokok oeng chewerik kotebot en kobureito nekararan, miten koraa mbiret ab selele nemiten tapanut ab ngetet nemii eut ab katam en batiemi nyin, ak ngetet nemiten eut tab tai kokanam tukuk cheu ketiit mut, tindo koraa batiemit kitabut iniker kokiineti loko chuu anan komuche komwochi otindoniot icheket.

Nyone metitnyu somanet inaker pichait ni. Agere kanetidet, ak lagok aeng' che miten wheelchair, ak lagok chechang' che miten komye en ng'echerok. Lagok chu aeng' miten wheelchair, kokarariso ak kanetindetnywa. Kotog kele, kamwachi icheket kit ne mileiy biik. Iboru kora kele, kateb tebutiet mwalimu, amun agere lagok che kainde eunekwak barak. Mie kora nitok amu kaibor eng' lagok che mabendati kole kikergeiy tugul ago kiy ageng'e . Akokochin niton lagok koger kole bo komonut eng' sobet nywan.

Ireyuu okere bik chekailach gee en kolokset ab tyendo, okere Koraa sukulishek miten Koraa maat nekakilal kobor kele kokiuchin maat sukulishek kwak. Sikopit kocheiso en cheet nemiten barak. Kailach bichu tishatishek chetuen ako kokiteshi Koraa kit neu misipit nekarop tokok kwak akoboru menderet ab emet ab Kenya. Okere Kokaker alak metoek kwaki ak ngosishek iboru kele bichu kokochopchin gee tyendo.